Tinde nitie gik molos mang'eny m ngato nyalo kuongo godo pesa ineno nya doli mani ka eni ,entie kaka nokete ma inyalo kungo kode pesa emomiyo ineno kaka pesa mogol ni en mogol ei nyadoli ni kendo yor kungo pesani ngato ok nyal fwenyo ahinya nikech ji mangeny pod kiaye ,koro ng'ato ok bro pare ni pesa nie i gini ,koro gini ber ,yor kungo pesa ni ber inyalo keto aketa, to kata kiketo e kom onge ngama iro fwenyo ni iketo pesa e i nyadolini, koro en yo maber kendo ji onego med ameda tiyo kode ,kata kamano kungo pesa ber kendo kisebedo jakungo tok ibiro fwadho ri nikech kata ka chandruok omaki to nitie pesa mane ikano kamoro mane ikungo cha kendo ibiro kawe to obiro konyi kendo ngama kungo pesa e ngama gike dhi mbele maber kata opuopnjo nyithinde maber nikech sama okungo pesa cha gik makuaye matindo tindo e skul kae gi